ibol ake empesa nipik inambai oltung'ani liriwakita nena iropiyiani, nipik nena pisai duoo naifaa niriwaki ilo tung'ani, nirony' okey, ore naa pee irony' okey nelotu entoki nikijoki igira ai fuliza nijo ee nitumoki airiwaki oltung'ani nena ropiyiani.

Ore nanu esimu nanyor oleng' tosumui na ninche natii osokoni tanakata, naa esimu naji Techno fourty Series. Ore ina simu, na esimu sidai oleng' amu eeta mpishai sidan, esimu nemejing' enkare, ne esimu si na teniintiak, nemedanya ena kio natii dukuya. Neeku inatoki anyorrie inasimu.

Tenelotu olameyu sapuk oitanyamal iltung'anak, naidol ajo king'oruni oltung'ani oji pepolosaki Enkai. Ore eniko ele tung'ani, naa keyieng' orker arashu orkiteng',nitumiai imashon neomoni Enkai peyie ishoru enchan, eimu oladuo kiteng' arashu oladuo kerr oteyiang'akaki Enkai. Naa oltung'ani oji esinya ake oas inasiai.